Ĩno ndĩrona haha, nĩ mĩciri, na mĩciri nĩ ĩkũragio mũno gũkũ bũrũri-inĩ ona makĩria nginya gĩcigo kĩrĩa njikaraga. Mĩciri nĩ ĩkũragio nĩ arĩmi aingĩ tondũ wambere, mĩciiri ndĩrĩ wĩra mũingĩ rĩrĩa ũrenda gũkorwo ũkĩmĩrĩma, ona ningĩ mĩciri nĩ ĩrĩ thoko njega. Kaingĩ nĩ ĩkũragio kũndũ kũrĩa kũrĩ na mbura nyingĩ kana kũndũ kũrĩa gũtarĩ kwaru, na mũno mũno gatagatĩ-inĩ ga bũrũri ũyũ wa Kenya. Ũũ nĩ gũkorwo mĩciri nĩ ĩbataraga maaĩ rĩrĩa ĩgũ, nĩgetha ĩkũre wega na nĩgetha wone kana nĩgetha ĩgĩe na maciaro maingĩ na nĩgetha mũrĩmi akahota kũgunĩka kũmana na maciaro maya. Mĩrĩmi, mĩciri nĩ ĩkoragwo ĩ mĩega tondũ nĩ yendagio gũkũ bũrũri-inĩ na nginya nja wa bũrũri. Mĩciri nĩ ĩkoragwo ĩkĩramatwo na njĩra nene rĩrĩa yagethwo, tondũ ndĩngĩhota gũikara ihinda inene ĩtagũthũka. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa mĩciri yagethwo, nĩ ĩbataraga gũkorwo ĩkĩrugwo kana ĩkĩhũthĩrwo ĩtanaikara mũno ndĩgakorwo ĩgĩthũka. Mĩciri nĩ ĩthondekaga irio, na irio ici ĩthondekaga nĩta gĩtoero, kĩrĩa ũngĩhũthĩra kũrĩa na ta cabaci ũguo, no ũrĩe na mũkimo na andũ nĩ mendete mũno kũruga irio ici tondũ nĩ irĩ cama mũno. Ũguo mĩciri nĩ ĩtũmĩte arĩmi aingĩ makakorwo makĩona ũboco wao wa o mũthenya.

Ndarora mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona ĩno tarĩ nduka, kana tarĩ monanio ma indo iria ciendagio nĩ ene mbiacara ĩno, tondũ nĩ nguona haha hena indo cia mĩthemba mĩingĩ, na mũno mũno nĩ nguona indo ici ciothe nĩ ihũthĩkaga harĩ ũrugi, na nĩ indo iria ikoragwo ikĩhũthĩra thitima, ndarora haha nĩ nguona kwĩna mbirika, na mbirika ĩno nĩ ndĩrona nĩ mbirika ya mwanya, tondũ mbirika ĩno nĩ ĩroneka ti mbirika ĩrĩa ya kawainda, nĩ mbirika ĩrakorwo ĩkĩhũthĩra hinya wa thitima nĩgetha ĩkahota gũkorwo ĩkĩruga kana ĩkĩhiũhia cai kana gũkorwo ikĩiga cai wĩ mũhiũ. Ona ningĩ nĩ nguona nyamũ ingĩ twĩtaga blender, ĩno nĩyo ĩtũmĩkaga gũthĩa matunda kana kũhinyia indo ingĩ kũrĩa ĩcihinyagia wega na ikahota gũkorwo cikĩruta mũcuthi mũthaka mũno. Indo ici nĩ indo cia bata mũno, na nĩ indo cirehetwo nĩ tekinoronjĩ, na nĩ ciũkĩte cikahũthia mawĩra ma ũrugi, ona igakorwo igĩtũma mũndũ ndagakorwo akĩhũthĩra mahinda maingĩ rĩrĩa agwĩka maũndũ maya. Rĩu nĩ nguona harĩ andũ mokĩte haha, gũka gũciona, arĩa mahana tarĩ agũri, ona harĩa nĩ ndĩrona andũ erĩ mekĩrĩte cati ihanaine, kũrĩa mahana tarĩ o endia kana aruti a wĩra a kambuni ĩrĩa ĩthondekaga indo ici maramerethera ũrĩa irutaga wĩra.

Haha nĩ ndĩrona hena mĩmera, na mĩmera ĩno ĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ, na ndarora wega nĩnguona ici tarĩ mbembe. Mbembe nĩ irĩmagwo mũno gũkũ bũrũri witũ wa Kenya tondũ onagũtuĩka andũ aingĩ nĩcio marĩaga. Mũgũnda ũyũ nĩ ũroneka nĩ mũtheru ndũrĩ na ria rĩingĩ na nĩ kũroneka nĩ kũmũ tondũ onawarora mbembe ici citironeka cirĩ na riri, nĩ ironeka nĩ ciũmĩirwo no ũkorwo, tondũ ironeka ta cihandĩtwo kũndũ kwĩna riũa inene. Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũkoragwo ũgĩkĩka mũno gũkũ bũrũri witũ wa Kenya, mũno mũno gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ. Mbembe ndĩbataraga maĩ maingĩ mũno gũkũra no ningĩ ndĩgĩkũraga wega kũndũ kũrĩa kwaru. Na nĩ ũkoraga arĩmi aingĩ, nĩ marahota kũrĩma mbembe kana marahota kũrĩma mĩgũnda mĩnene tondũ mbembe thikũ ici mĩrĩmĩre yake nĩ mĩhũthũ, tondũ nĩ ũrakora rĩrĩa wenda kũrĩma mbembe, no mũgũnda ũkwamba ũharĩrie, no ũhote kũcimba kana ũhũre ndawa ya ria rĩũme, ũgacoka ũkahanda na marima kana na mĩtaro, ningĩ no ũhũthĩre indo ta tũragita kũhanda tondũ nĩ kũrĩ tũragita tũrĩa tũhandaga mĩgũnda-inĩ ĩrĩa menene. Na kuma hau, ũgeterera mbembe ciaku cimere na ciamera igathiĩ inenehete, ũkahũra ndawa ya ria ũgacoka ũgeterera cikũre ũkagetha ũkahota kwendia.